Mbeca cia mũingĩ, cia kambuni o na kana cia biacara nĩ ikoragwo ciramatĩtwo wega. Mahũthĩro macio nĩ manekaga, ningĩ ngombo iria ihetwo andũ nĩ ihotaga gũkinyĩrĩka tondũ riboti ciothe cia mahũthĩro ma mbeca nĩ ironeka hatarĩ gũkungia waara, koguo mbeca ciothe nĩ irionekaga ũrĩa cihũthĩrĩtwo na mũndũ wothe ũngĩkorwo oete mbeca icio atarĩ na rũtha rwa gũcioya kana atarĩ, atekĩte ũndũ ũrĩa ũbatiĩ gwĩka na mbeca icio nĩ arĩkinyagĩrwo. Koguo mbeca nĩ irĩkoragwo ikĩoneka, koguo mbeca itirĩũragĩra.

Mabengi nĩ maroraga wĩra wa mbeca icio marenda kũheana no mecirie maciheane ciĩ ta mbeca baribari kana maheane cirĩ ta macini kana indo ingĩ cia kĩbiacara iria ikũhotithia ũrĩa ũraheo gũcirutithia wĩra atagũcihũthĩra ũrĩa gũtagĩrĩire na atagũcitwara njaa wa maũndũ ma biacara marĩa abatĩe gũĩka nacĩo.

Ũyũ nĩ mũndũ ũrathondeka thitima ĩrĩa ĩroneka nĩ ĩbatĩe kũrehe ũtheri na nĩ kũroneka gũtĩrĩ na ũtheri, na hena macini araruta nacĩo wĩra kwa ũguo arathondeka thitima nĩgũo ahote kũruta wĩra ona rĩrĩa andũ maingĩra atarĩ na ũndũ ũramũgia kwa ũguo ũyũ nĩ mũndũ ũrathondeka thitima, nĩgũo agĩe na ũtheri na ahote kũruta wĩra wake wega tondũ nĩarabatara thitima ĩno wĩra-inĩ wake.

Ũndũ wambere no ũhote gũtũmĩra mũndũ wĩ kũraihu nawe mbeca kuma itũra rĩmwe nginya itũra rĩngĩ, kana kuma bũrũri ũmwe nginya bũrũri ũngĩ kwa ũhũthũ. Ũndũ wa kerĩ no ũhote gwĩtia kĩndũ ũrĩhĩte na njĩra hũthũ tondũ no wonanie nĩ ũrĩhĩire kĩndũ kĩu ona angĩkorwo matukũ nĩmathiyangĩte. Ũndũ ũcio ũngĩ no ũhote kũmenya nũ ũratũmĩra mbeca tondũ nĩkuonagia rĩtwa rĩa ũrĩa ũratũmĩra mbeca, koguo rĩrĩa wona rĩtwa rĩa ũrĩa ũratũmĩra mbeca ti rĩorĩa ũkwendaga gũtũmĩra nĩũhotaga gũkanja, nĩguo ndũgatũme mbeca icio kũrĩ mũndũ ũrĩa ũtagĩrĩire, koguo no ũtũme mbeca kwa ũhũthũ mũno.

Ũndũ wambere, nĩ mũndũ ũrĩa ndĩrarũta etĩkĩre gũthoma na akorwo nĩ etĩkĩrĩte ngũkorwo arekereĩrĩe mwĩrĩ. Kũogũo akorwo atĩ rĩrĩa ndamwera aikarĩre ndakũagaga nĩĩngĩe ahote gũchochera mataga nĩgũo akorwo atĩ ndĩkũagaga theĩnĩ wa barabara nĩgũo ahote gũkorwo akĩhota.

Ũndũ wa mbere nĩgwĩkenia na kũhĩtũkia mahinda hĩndĩ ĩrĩa ũtarĩ na maũndũ magwĩka, ningĩ ũndũ wa kerĩ, nĩũteithagia mwĩrĩ gũkorwo na hinya, koguo mwĩrĩ ũkahota kũhũrana na mĩrimũ ngũrani, ningĩ mũndũ nĩakoragwa na ihinda rĩa kũnyihia meciria maingĩ hĩndĩ ĩrĩa aragerera ihinda iritũ, na agakorwo nĩarona ta mũtũrĩre ũrakinya mũico, o ho mũndũ nĩahotaga gũkũria kĩheyo na taranda yake rĩrĩa ekora handũ-inĩ ta haha, kana agĩka maũndũ ta maya.

Ũyũ nĩ mũndũ wĩ biacara-inĩ yake ya kwendia nguo cia kwĩhumbwo nĩ arũme. Aroneka gũkorwo agĩcũrania ũrĩa biacara yake ĩgũthiĩ na mbere kũrĩa agũri makuma nĩguo agacĩre biacara-inĩ ĩno yake na atheremere ho nĩguo ũboco wake wa o mũthenya ndũkage na ningĩ biacara ĩno yake yandandũke.

Nĩ cionekaga gũkorwa na ithomo, na maũndũ marĩa marathomithwa thĩiniĩ wa mathukuru, thĩiniĩ wa mathomo ngũrani, na nĩ makoragwo makĩonania mbica cia maũndu marĩa matakĩngorwa magĩthomwo nĩ arutwo kĩrathi na igakorwo igĩtarĩria na njĩra njega na njĩra ndikĩru ĩrĩa arutwo mangĩhota gũcirora na makorwo makĩhota gũthoma, nĩ ũndũ wa kũona mbica iria matangĩkorwo magĩcemania nacio thukuru, kana kũrĩa marathomera. Ningĩ arutani nĩ makoragwa na ihinda rĩa gũkorwo makĩona maũndũ mamwe marĩa mabatie gũthomithia arutwo kũu nenda-inĩ icio.

Nĩ gĩteithagia mũndũ kũhitha njaga, na gũkorwo rĩrĩa arathiĩ mbere ya andũ, nĩ araigwa e mũkinyĩrĩku gũkorwo e mbere ya andũ, na gũkorwo atĩ no ahote kwaria na andũ, atagwĩtigĩra ũrĩa andũ maramwona kana ũrĩa andũ mangĩmũkua. Nĩngĩ nĩ yonananagia gaturwa ka mũndũ, tondũ o mũndũ nĩ arĩ mwĩhumbĩre wake ngũrani, koguo o mwĩhumbĩre nĩ wonanagia gaturwa ka o mũndũ o mũndũ.

Ũrĩmi wa nyeni na kabici nĩũkoragwo ũgĩteithia mũrĩmi tondũ nĩakoragwo akĩona kĩndũ gĩake gĩa kũrĩa, na nĩngĩ rĩrĩa arĩmĩte kwa ũingĩ, nĩahotaga gũkorwo akĩenderia andũ arĩa matarĩmĩte, na mbeca icio akahota kũgũra kĩndũ kĩrĩa atarĩ nakio thĩinĩ wa nyũmba yake, akahota gũthomithia ciana ciake, akahota kũrĩha thibitarĩ na maũndũ marĩa mothe abatiĩ kũmarĩha. Ningĩ nĩakoragwo akĩhota kũramata mũgũnda wake wega nĩũndũ wa mbeca iria ararũta ũrĩmi-inĩ ũcio na agakorwo atĩ noahote gwetha handũ hangĩ angĩthiĩ na mbere na ũrĩmi kũhetũkĩra mbeca iria aragĩa thĩinĩ wa mũgũnda ũyũ. Ningĩ nĩũheaga andũ arĩa makoragwo makanĩtio nĩ ndagĩtarĩ kurĩa indo imwe kwoguo magakorwo nĩmarona kĩndũ mangĩrĩa kwoguo nĩiteithagia mũrĩmi ona mũgũri ũrĩa ũragũra kĩrĩa kĩrĩmĩtwo nĩ mũrĩmi ũyũ.

Aya nĩ arutwo arĩa marathoma gĩthomo kĩa ũrĩmi na maroneka gũkorwo me mũgũnda-inĩ kũrĩa mararora maũndũ marĩa mahanĩkĩte thĩinĩ wa mũgũnda. Ũrĩa mĩmera ĩrathiĩ na mbere kana nĩĩrakũra wega na maũndũ marĩa mĩmera ĩyo ĩracemania namo kũu mũgũnda-inĩ na kana mũgũnda-inĩ maũndũ mothe no marathiĩ na mbere wega. Na kana mĩmera yao nĩrabatara gũkorwo ĩkĩrorwo kana gũkorwo ĩkĩheyo ndawa, maaĩ, thumu, bataraitha kana maũndũ marĩa mangĩ o mothe. .

Ũndũ wa mbere nĩndĩrona mahĩũ mena ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩundũ wa kũrĩa irio njega na iria ciagĩrĩire ningĩ ngona mahiũ maigĩtwo handũ hatheru na ũtheru wamo ũkarorwo wega. Ningĩ nĩndĩrona mũrimi akenete na agakenga na ũũ nĩ kũonania atĩ mahiũ make nĩmarathĩe nambere o wega na akona maciaro ma ũrĩmi wa mahiũ.

Nĩ ndĩrakena kuona mũndũ wĩrutĩire, na mũndũ wĩtĩkĩrĩte gũkorwo na mwĩhoko wa maũndũ kwagĩrĩra, thutha wa gwĩtĩkĩra kũgĩa na kĩambĩrĩria kĩerũ. Ningĩ nĩ ndĩrona mwanake ũmĩte mũciĩ, na akaiyũkia kũgĩa na kĩambĩrĩria kĩerũ, na gũtheremera kũraya na mũciĩ.

Aya nĩ andũ mathiĩte icagi-inĩ kũhe andũ acio gĩthomo kĩrĩa nogũkorwo nĩ kĩa maũndũ ma ithurano, ũrĩmi, gĩthomo, ũgima mwega wa mwĩrĩ, kũgacira biacara-inĩ na maũndũ marĩa marahanĩka na mabatiĩ gũkorwo makĩmenyeka gĩcigĩrĩra-inĩ ciothe cia bũrũri, ũũ nĩguo kũgacĩrithia ũthii wa na mbere matũra-inĩ na icigo-inĩ ciothe hatarĩ gũtiga arĩa maceragĩrwo nĩgũkinyĩrwo nĩ maũndũ marĩa marathiĩ na mbere bũrũri-inĩ, ningĩ noakorwo aya nĩ andũ a kambũni mokĩte kũrehera andũ ũhoro mwega wa indo iria marathondeka, mahũthĩro ma indo icio, na mbeca iria ũrabatara ũkorwo ũkĩgũra kĩrĩa marathondeka, nĩguo makorwo magĩkũria kambũni yao, na makorwo mũkĩmenya mahũthĩro ma kĩrĩa gĩothe marathondeka, na ũrĩa kĩrahũthĩka thĩiniĩ wa mĩtũrĩre ya andũ a itũra kana andũ marĩ othe.

Ndĩrona kĩoneki gĩa bũrũri ihinda inini rĩgũka, thĩiniĩ wa gĩthomo nĩgũgũkorwo na maũndũ aingĩ macenjetie, ũrĩmi-inĩ taguo, ũgima wa mwĩrĩ taguo, waki wa bũrũri naguo nĩũgũkorwo woete njĩra ĩngĩ, nĩguo ũkorwo ũkĩamũkĩra njĩarwa ingĩ njerũ iria cirĩ na mwĩkĩre mwerũ wa maũndũ, na arĩa mangĩenda gũtereba bũrũri na njĩra ngũrani na arĩa marĩ bũrũri-inĩ ihinda rĩrĩ.

Wambere ũbatie wambe ũmarũmĩrĩre, na wandĩkithie gĩbandi na indo ingĩ iria igũbatarania, thutha ũcio wĩyandĩkithie kũringana na biacara ĩrĩa we ũrenda, na ĩrĩa ũcagũrĩte kũruta, ĩ ya mũndũ kĩũmbe kana ĩrĩ ya gĩkundi kĩa andũ maigana ũna, thutha wa ũguo ũbatiĩ ũheane ũhoro wa biacara, na ũrute kĩgĩna kĩrĩa kĩamũrĩtwo, gĩa kwandĩkithia biacara mũthemba ũcio, nĩguo rĩu ũkorwo nĩ ũkũhota kũruta biacara ĩyo kwa njĩra ĩrĩa ĩbataranĩtie.

Ũndũ wa mbere nĩkwamba gũcitinangia thutha wa gũtinangia ngacoka ngacitherũkia, ndarĩkia gũcitherũkia ngakerũra maaĩ marĩa ngũtherũkagia namo angĩkorwo matinathira. Na angĩkorwo maaĩ macio nĩmatuĩka ma kũhwa thutha wa kũmĩtherũkia nga ngoya thaburi ngamba ngamĩruta ngakorwo rĩu nĩndamĩonoreria handũ hangĩ. Ngatinangia gĩtũngũrũ gĩakwa na nyanya na indo iria ingĩ ciothe ndĩrenda kũhũthĩra kũmĩruga ngaciĩkĩra thĩinĩ wa thaburi theru, ngamba ngekĩra nyama ĩno hau ngacoka ngekĩra gĩtũngũrũ na nyanya na indo iria ingĩ ndĩrenda kũruga nacio na cumbĩ nangacoka rĩu ngekĩra maguta ngakoroga. Na tondũ nĩngũmĩtherũkĩtie koguo nĩ ĩtuĩkĩte ya kũhũtha-rĩ ngeterera nginya gĩtũngũrũ na nyanya na indo iria ingĩ njĩkĩrire cirugĩke wega, na ikorwo nĩciaingĩra nyama-inĩ ĩyo nĩguo rĩu ĩkorwo nĩ ĩrarĩka na nĩĩraiguĩka ĩna mũcamo mwega.

Irio ici maita maingĩ ndĩcirĩaga barabara-inĩ rĩrĩa ngorete mũndũ ũcirugĩte wega na agakorwo nĩcio ũkĩte kwendia nĩguo akorwo akĩgĩa na ũboco wake wa o mũthenya. Itumbĩ ndĩaga rĩkĩrĩtwo cumbĩ na mũtukanio wa gĩtũngũrũ na nyanya na kabiribiri kanini nayo smokie o tagũo hũthagĩra ĩkĩrĩtwo nyanya na gĩtũngũrũ mũtukanio wake na gabiribiri kanini ũguo nĩgũo ndĩaga irio icio.

Ũndũ wa mbere ndĩngĩhũthĩrwo nĩ andũ othe tondũ hena andũ matarĩ na gĩthomo gĩa kũmĩhũthĩra, koguo nĩ makoragwo na ihinda iritũ kũmĩhũthĩra. Ningĩ mũndũ ũtaranyita maũndũ kana njĩra ĩrĩa ĩbatie gũkorwo mũndũ akĩmĩhũthĩra no agĩe na ihinda iritũ kũmĩhũthĩra, kana agĩe na ihinda iritũ gũkorwo akĩmenya ekwambĩrĩria ha arĩkĩrie ha. Ũndũ ũcio ũngĩ, no ĩkorwo ĩtekũoneka kũndũ gwothe tondũ icagi-inĩ noĩkorwo ndĩkinyĩte kuo kana ĩkorwo nĩĩkinyĩte, no aria marahota kũhũthĩra nĩ anini kwoguo ndĩngĩhota kũhũthĩrwo nĩ andũ othe.

Ũndũ wa mbere mũndũ ahũthagĩra ihinda inini tondũ gũtirĩ mwetanĩrĩrwo nagũo ũndũ wa kerĩ gũtirĩ mahinda kana mathaa ũtangĩruta mbeca ciaku tondũ wĩna kadi yaku gũtirĩ thaa ũgirĩtĩo gũthĩe bengi-inĩ kũruta mbeca. Ũndũ wa gatatũ no ũhote kũmenya kĩgĩna kĩrĩa watigaria tondũ nĩkũrutagĩra rĩthiti ĩronania mbeca iria watigia thĩinĩe wa bengi yaku. Ũndũ wa kana no ũhote kũruta mbeca ciaku wĩ kũndũ na kúũdũ ngũrani ũtagũcamania na mĩhĩnga o yothe bata nĩũkorwo wĩna kadi yaku na ũkorwo nĩũrahota kũmĩhũthĩra. Na ũndũ ũcio ũngĩ nĩũgũteithagia tondũ no ũhote kũramata mbeca ciaku tondũ no ũhote gũĩkĩra mbeca na kũruta hatarĩ na mĩhĩnga o yothe.

Ũndũ wa mbere, nĩ ndĩreciria ũrĩa matereba arĩa mataiyũkĩtie mawatho ma barabara, na arĩa matũmĩte mĩoyo mĩingĩ yũrĩre mabaraba-inĩ. Wa keerĩ nĩ ndĩrona athii arĩa maregete gũkaya na kwaria igũrũ rĩa matereba arĩa maratwara ngari na ihenya, ihenya rĩrĩa rĩkananie, na arĩa maregete gwathĩkĩra mawatho ma bara. Ningĩ nĩ ndĩrona abithaa a borithi a barabara, arĩa matiganĩirie wĩra wa bara ũrĩa mehokeirwo, kũguo kuongerereka kwa mĩtino ya barabara, tondũ abithaa aya nĩ maregete kũrora kana ngari nĩ ikinyanĩirie ikĩra, na atwarithia a bikibiki o ta guo. Kũguo rĩrĩa maratiganĩria mawĩra marĩa maheetwo, gũgakorwo atĩ mĩtino nĩ yaingĩha, na andũ nĩ makuĩra barabara-inĩ, ona arĩa matauma ngari-inĩ icio arĩa magũthiaga na magũrũ kũu barabara-inĩ, magakorwo onao nĩ matũngana na mĩtino, níĩũndũ wa matereba arĩa matarakinyanĩrio ikĩro irĩa cibatiĩ. Na na thirikari onayo gũkorwo ĩtakũrora kana mawatho ma barabara, nĩ mekĩrĩirwo mũkonde nĩ andũ othe.

Ũndũ ũrĩa ũroka meciria-inĩ makwa nĩ itũra rĩagĩte maĩ mega mangĩhũthĩra ma kũnywa kana magũĩka maũndũ marĩa mangĩ ta kũhũra nguo gũthambia indo na maũndũ marĩa mangĩ mothe marabatara maĩ kwa ũguo gũgakorwo no nginya maĩ macio mathĩe matahwo kũndũ ta rũi-inĩ kana ithima-inĩ cai arĩa menjete ithima kwa ũgũo maĩ no magũrirwo nĩgwo kũruga kũhũra nguo gũthambia cioro na maũndũ marĩa mangĩ mothe marabatara maĩ makorwo magĩkinyanĩra kwa ũguo ũndũ ũrĩa ũroka meciria-inĩ makwa nĩ ta itũra rĩtarĩ na maĩ kana itũra rĩtarĩ na maĩ matheru.

Ũndũ wa mbere, nĩgĩteithagia aciari arĩa mena ciana nini kũiga ciana ciao itarĩ na ũgunyũ, na ũguo ũgima wao wa mwĩrĩ ũgakorwo wĩ mwega, tondũ ũgunyũ ũcio nĩũrehaga mĩrimũ, ningĩ nĩteithagia mwana gũkorwo aiganĩire rĩrĩa marathiĩ thabarĩ ya kũraihu na mũciari, mategwĩtigĩra ũgunyũ kana kũruta mũhera mũru hindĩ ĩrĩa mwana athiĩte kahinda kanini kana kanene, ningĩ ciana irĩa ithugumaga ũrĩrĩ ũtukũ rĩrĩa mohetwo nayo nĩgiragia ũgunyu ũcio gũkinya mũkondoro-inĩ kana mĩrengeti-inĩ, koguo mwana akahota gũkoma wega na agakoma handũ hatheru, ningĩ nĩtũmĩkaga nĩ andũ arĩa akũrũ rĩrĩa marwarĩte kana makũrĩte mũno, nĩguo matikahanie nguo, nĩguo nguo ciao itikahane kahinda kanini kana kanene rĩrĩa methiĩrĩre kahinda.

Kĩndũ gĩkĩ nĩ kĩonekaga gĩcigo-inĩ gĩakwa, na kaingĩ kĩonekaga thĩinĩ wa kĩoro, na ndĩkĩhũthagĩra kũiga ũteru wa kĩoro, na gũthambia kĩoro nakĩo, na kuona atĩ kĩoro nĩ gĩtheru na atĩ kũndũ kũu ona maũndũ marĩa mekĩkaga thĩinĩ wa nyũmba ĩyo, magĩkĩka, mũhera ũrĩa ũrauma thĩinĩ wa nyũmba ĩyo, ti mũhera mũru.

Kĩndũ gĩkĩ nĩ kĩonekaga gĩcigo-inĩ gĩakwa, na kaingĩ ngoragwo ndĩkĩigĩte thĩinĩ wa kĩoro, na ndĩkĩhũthagĩra hĩndĩ ĩrĩa ndĩrathambia kĩoro kana hĩndĩ ĩrĩa ndĩraiga ũtheru wa kĩoro, nĩguo hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arenda gũthiĩ kahinda kanini kana kahinda kanene, nĩ arĩkoraga kĩoro kĩu gĩgĩtheru, na gĩkĩruta mũnungo ũrĩa mwega, na mũndũ agakorwo atĩ no ahote gũthiĩ gwĩteithĩria thĩinĩ wa kĩoro kĩu.

Ũndũ ũyũ nĩ ũrateithia mũndũ ũrĩa ũrendia makara maya, gũkorwo atĩ rĩrĩa endia makara maya, nĩ arakorwo akĩona mbeca, na mbeca icio agakorwo akĩhũthĩra gũĩka maũndũ make, ningĩ mũndũ ũrĩa ũragũra makara maya, nĩ arahota gũthiĩ kũruga namo, indo ta gĩtheri, akahota kũigĩrĩra ngima, na akahota kũigĩrĩra nginya maaĩ mangĩthamba, kana maaĩ mangĩkorwo makĩhũthĩka kũruga, na koguo ũrugi ũgakorwo nĩũrathiĩ na mbere wega kũrĩ mũndũ ũrĩa ũtarĩ na ngũ angĩhũthĩra, koguo agakorwo atĩ atarĩ na ngũ no ahũthĩre makara, na akorwo akĩhota kũrugĩra ciana, na ciana irĩe handũ wa gũkoma matarĩte.

Nĩ ũrabatara indo cia thibĩya nĩguo waruta kĩrĩa kĩna thĩna, ũgakorwo wĩna kĩngĩ kĩrĩa ũngĩkĩra hau waruta kĩu. Thubana ya kuoha na kuohora indo iria ũrathondeka thĩiniĩ wa bikibiki ĩyo, buraithi ya gũtinia indo iria ũngĩkorwo ũkĩhũthĩra ta waya. Nĩngĩ nĩ wagĩrĩire kũmenya ũhoro wa bikibiki ĩyo, ũrĩa ĩrutaga wĩra, na maũndũ marĩa ũbatiĩ gũĩkĩrĩra mũkonde ũkĩmĩthondeka rĩrĩa yatuĩka atĩ nĩ yagĩa na gathĩna o-gothe.

Ũndũ wa mbere, nĩĩheaga andũ wĩra wa kũrenga mĩtĩ na gwatũra mbaũ kuma mĩtĩ-inĩ ĩyo, na arĩa makuaga mbaũ icio kuma harĩa mĩtĩ ĩyo ĩratemwo nginya gũcibokera rori-inĩ, andũ acio othe nĩmakoragwo magĩte wĩra. Na ningĩ, ndereba wa rori ĩrĩa ĩgũtwara mbaũ icio kuma harĩa ikũrengeirwo nginya harĩa igũthiĩ kũruta wĩra, nake nĩakoragwo e wĩra hĩndĩ ĩyo. Ningĩ mbaũ icio ciakinya harĩa irahũthĩka, nĩcikoragwo na bata thĩiniĩ wa ũthondeki wa indo ta itanda, mĩtĩ, itanda, itĩ, metha, makabati na indo iria ingĩ cioothe ithondekagwo na mbaũ. Ũthondeki wa indo ici nĩũheaga mũthondeki na mwendia wacio mbeca iria angĩhũthĩra gwĩka maũndũ make kwa ũhũthũ, na akorwo na arĩa andĩkĩte thĩiniĩ wa wĩra ũcio wake nĩarahota kũmarĩha na othe magakorwo atĩ maũndũ mao no marathiĩ na mbere wega, tondũ hena handũ maragĩa mbeca na andũ othe makahota gũkũra. Ningĩ mbaũ iria cirĩkĩtie gũthondekwo, iria rĩu cironeka citingĩtuĩka cia gũkorwo ci cia bata, nĩcicinagwo igatuĩka makara. Kuoguo makara macio rĩrĩa mahũthĩka no mahũthĩke riko kũruga, na mwendia wa makara macio akorwo atĩ nĩona ũboco wake wa o mũthenya kũhĩtũkĩra makara macio.

Ũndũ ũrĩa ũtũmaga atĩ tũtarũ tũtuwo marĩtwa ma atumia, na kaingĩ arĩa makuĩte, nĩ kuonania atĩ atumia acio nĩmendetwo, koguo nĩkĩo tũtarũ tũu twĩtĩtwo rĩtwa rĩao, na kuonania andũ acio ona hĩndĩ ĩrĩa mahurũkĩte, nĩ mararirikanwo, na maũndũ marĩa mekaga rĩrĩa marĩ muoyo nĩmatuĩka nĩ mararirikanwo, kũhĩtũkĩra tũtarũ tũu gwĩtwo rĩtwa rĩao. Ũndũ ũngĩ nĩmetĩkĩtie atĩ tũtarũ tũu rĩrĩa twetwo marĩtwa ma andũ acio mahurũkĩte, nĩ tuonanagia andũ acio nĩ maramagitĩra, na magakorwo atĩ, andũ acio nĩmaramarehera mũnyaka mwega rĩrĩa mekũũrĩa iria-inĩ kana kũrĩa maratabania mawĩra mao magũtega thamaki. Andũ angĩ nĩmerĩkĩtie atĩ, iria na icigĩrĩra iria ikoragwo ciĩna maaĩ maingĩ, nĩ ikoragwo ciĩ cia kuonania atĩ nĩ cia mũndũ mũka, koguo rĩrĩa mareka maũndũ macio nĩmakoragwo makĩrora mohoro marĩa metĩkĩtie, koguo magakora atĩ, nĩmarenyitithania nao rĩrĩa maramaririkana kũhetũkĩra ũndũ ũcio. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ kũonania atĩ nomarenda gũkuhanĩrĩria nao, ona mamatigĩte, koguo gũkorwo atĩ magĩthiĩ nambere kũruta wĩra mwega ũrĩa andũ acio marutaga, ta wagwethera ciana ciao ũboco, kũgerera gũĩka ũndũ ũrĩa andũ acio rĩrĩa me muoyo mawĩkaga.

Kĩndũ gĩkĩ nĩ kĩonekaga kaingĩ gĩcigo-inĩ gĩakwa, na kaingĩ kĩhũthĩkaga gũthima ũraihu na wariĩ, kaingĩ nĩ gĩtũmiragwo nĩ bundi ya mbaũ, gũthima ũiganananĩru wa mbaũ iria marahũthĩra thĩinĩ wa gwaka indo ta itĩ, metha, itanda, na no kĩhũthĩkaga nĩ arĩa marathima kũndũ ta kĩharo nĩguo kuona kana nĩ kĩiganĩire kũringana na gĩthimi kĩrĩa gĩbatiĩ gũkorwo gĩgĩthondekwo.

Ũyũ nĩ mũrĩmi wa nyanya, na aroneka emũthĩinĩ wa mũgũnda wa nyanya, kũrĩa okĩte kũrora kana nyanya ciake no irathiĩ nambere wega, ũkoneka nyanya ici nĩ irakũra wega, na nĩ ironeka citirĩ na mĩrimũ, tondũ nĩ ironeka ciĩna riri, na ningĩ harĩa ihandĩtwo hakoneka nĩ handũ harĩme wega hatirĩ na ria, koguo nyanya ici igakorwo nĩ ireka wega, nake mũrĩmi agakorwo akenete na gĩthithi gĩake gĩgakorwo gĩkengete, otaũrĩa mbica ĩno ĩrinania, nĩgũkorwo ũrĩmi wake ndakuuma moko matheri, no nĩagũkorwo na maciaro mega, marĩa mekũmũhe mbeca, na ahote gũĩka maũndũ marĩa mangĩ. Na nĩ kũroneka nĩ ekĩrĩire kĩo ũrĩmi-inĩ, tondũ nĩ kũroneka thĩinĩ wa mũgũnda wake nĩ ekĩrĩire mĩmera yake thumu, koguo ĩgakorwo nĩkĩo gĩtũmi gĩa gũkorwo ĩciaranĩte, maita maingĩ na gũkorwo ĩna mbegũ nyingĩ.

Ũndũ wambere nĩ kwamba kũrĩma nĩguo kweheria ria thĩinĩ wa mũgũnda nĩgũo mũgũnda ũkorwo wĩ mũtheru, ũndũ wa kerĩ nĩ kwambia kwenja mĩkaro kana mĩtaro ĩno nĩguo waru harĩa ĩgũkorwo ĩkĩigĩrĩrwo, na thĩinĩ wa mũtaro ũcio nĩ ũbatie gwĩkĩra thumu, nĩguo ũtukanie thumu ũcio na tĩri, ũcoke rĩu ũigĩrĩre waru waku, na waigĩrĩra waru, ũcoke ũthike waru ũcio, na thutha wa ihinda inini waru ũcio watuĩka nĩ wa nĩ wa kũra, nĩ ũgũcoka ũcoke thĩinĩ wa mũgũnda ũcio, ũũthikĩrĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũkorwo nĩ wa ũmia mahũa, nĩguo waru icio cikorwo na tĩri mũingĩ harĩa cikũhota kũgĩĩra mbegũ ciacio kũu rungu rwa tĩri, nĩguo maciaro ma waru ũcio moneke.

Ũndũ wa mbere, nĩ andũ gũkorwo magĩtuĩka nĩ marenda indo mũno, na nĩ indo iria matarahũthĩra koguo ũgakora mũndũ nĩ agũra kĩndũ, na kĩndũ kĩu ti atĩ nĩ arakĩhũthĩra, no agũra nĩũndũ wa mĩto na wa mwĩrĩ ũrĩa ũramwĩra eke kwa ihinda rĩu, ona angĩkorwo ndarahũthĩra kĩndũ kĩu. Ũndũ wa kerĩ nĩ andũ gũkorwo na mbeca nyingĩ, koguo ũgakora mũndũ ũcio ena wĩyathi wa kũgũra kĩndũ o gĩothe tondũ mũhuko wake nĩ ũramwĩtĩkĩria, kũgũra kĩndũ kĩu ona atabangĩire tondũ ena mbeca ciramũhotithia kũgũra kĩndũ kĩu. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ mũndũ kwenda kũhanana na andũ arĩa me hakuhĩ nake kana arata ake, ona mena kĩndũ kĩu, nake akorwo ndarĩ nakio ona atagũkĩhũthĩra, agakorwo nĩ arahũthĩra mbeca nyingĩ gũkĩgũra, no we aragũra ti ũndũ wa bata ũrĩa enaguo nakĩo, no nĩ ũndũ, no nĩ ũndũ nĩ arenda gũkorwo nĩ arahanana na arĩa angĩ mena kĩndũ kĩu.

Ndĩrona mũndũ ũkoretwo akĩrĩma ng'ondu, na ng'ondu icio ciake igakorwo nĩ iraciarana wega na igakorwo nĩ iragĩa tũgondu twana tũrĩa twĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ. Ningĩ ndarora nĩ ndĩrona ũyũ no akorwo nĩ mũndũ ũrenda kwambia kũrĩma mahiũ, na mũno mwena-inĩ wa gũkorwo akĩrĩithia ng'ondu, koguo agũrĩte kagondu gaka, akarĩithie nĩguo kaneneha, ahote gũkorwo ena ng'ondu ingĩ, koguo ndĩreciria ũyũ arenda kwambia kũrĩma mahiũ, na mũno mwena-inĩ wa mbũri na ng'ondu.

Ũndũ wa mbere, ũkĩambia kũrĩma, nĩ ũbatĩe kũrora nĩha ũrarĩma, rĩera rĩa kũndũ kũũ rĩhana atĩa, angĩkorwo nĩ kũndũ kũĩna maĩ, nĩubatĩe kũmenya atĩ, ndũrĩethaga maĩ nakũũ kũraihu, no angĩkorwo nĩ kũndũ kũĩna riũa ũkamenya nĩũbataire gũkorwo na kĩbũyũ gĩa gũitĩrĩria mĩmera yaku maĩ na angĩkorwo nĩ mũgũnda mũnene ũrarĩma, ũkorwo ũkĩmenya atĩ nĩũrabatara kĩndũ ta generator gĩa kũhũra maĩ, na makorwo maĩ macio nĩmarathiũrũrũka thĩinĩ wa mũgũnda ũcio, ningĩ nĩũgũbatara gũkorwo na indo ta icembe, na gũkorwo na indo ingĩ ta theci, iria igũgũteithia kũrĩma rĩrĩa ũrenda kũruta ria thĩinĩe wa mũgũnda ũcio, na rĩrĩa ningĩ indo icio cĩakũra nĩũkũbatĩe gũkorwo na kĩndũ ta icembe kĩrĩa kĩrĩgũteithagia gũkorwo ũkĩgetha indo ta waru kana indo iria ingĩ ũrahanda ningĩ nĩ ũbatĩe gũkorwo na banga nĩũndũ wa mĩtĩ ĩrĩa ĩrigicĩirie mũgũnda gũkorwo ũkĩmĩceha nĩgũo mimera yaku ĩgakorwo nĩ ĩrakinyĩrwo nĩ riũa wega, na nĩ ĩrakũra ĩtarĩ rungu rwa kĩruru kia mĩtĩ, kĩrĩa kĩngĩtũma, mĩmera yaku ndĩgakorwo ĩgĩkũra wega.

Ũndũ wa mbere, nĩ atĩ ũndũ no ahote kũruta mũigana mũnene wa mbeca, iria enacio thimũ-inĩ, na thutha wa gũciruta, akona mũigana wa mbeca iria atigwo nacio koguo no ahote gwĩbanga, na gwĩka mathabu make kũringana na maũndũ marĩa aratanya gwĩka na mbeca icio. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ mũndũ no ahote kũruta mbeca arĩ o handũ o hothe, atakũhũthĩra kĩndũ kĩngĩ o gĩothe, bata akorwo ena thimũ yake, koguo no ahote kũruta mbeca e handũ o hothe kana itũra-inĩ o rĩothe tiga o harĩa aikaraga. Mũndũ angĩkorwo ningĩ ena bata mũhiũ, ũrĩa atangĩhota gũkorwo akinyĩte bengi, ena mbeca thimũ-inĩ, no akorwo akĩhota gũciruta, na akorwo agĩtangĩkĩra bata ũrĩa enaguo o naihenya o ũrĩa kwahoteka, hatarĩ gweterera kana kwananga ihinda, koguo nĩkĩo kũruta mbeca kũhĩtũkĩra thimũ, kũroneka kwendekete na gũkaiyũkio nĩ andũ aingĩ mũno.

He bata gwĩka ũndũ ũyũ nĩgũo kũrora kana mahiũ maku nomarathĩe na mbere wega, kũrora kana nĩmararĩa wega na kũrora kana ũgĩma wao wa mũĩrĩ nĩ mwega. Ũũ nĩ kũhotithagia mũrĩmi kũmenya ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire gũkorwo agĩetha ndagĩtarĩ wa mahĩu nĩgũo oke arigite mahiũ make mangĩkorwo me na thĩna, na nĩ ahotaga kũmenya kana mahiũ make nĩmararĩa wega na kana matirarĩa wega. Ũũ nĩ kũmũteithagia kũmenya kana nĩagũcenjia mũrĩre wa mahiũ make kana mũrĩre wa mahiũ make nĩ ũrakorwo wĩ mwega harĩ mahĩu macio nĩgũo mahiũ maya magathĩe na mbere na gũkũra na magakorwo nĩ maramũhe indo iria mabatĩe kũmũhe o wega kwa ũguo ũkahotithia mũrĩmi gũkorwo akĩramata mahiũ make, na gũkorwo akĩona kana mahiũ make no marathĩe na mbere o wega hatarĩ na mĩrimũ kana mogwati o mothe.